Nyendete mũthemba wa hp EliteBook mũthemba wa komputa na laptop nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani, wa mbere nĩ ũndũ wa thogora wa raithi tondũ matikwendagĩria na thogora mũnene na kwoguo rĩ o mũndũ o wothe ona wagĩkĩro gĩa thĩ no ahote kũmĩgũra, wa kerĩ nĩ tondũ yonekanaga kũndũ gwothe na duka-inĩ ciothe bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga hakorwo he raithi ona ũkwenda kũgũra spare parts ta charger hĩndĩ ĩrĩa ya thũka no na ta ihiga rĩrĩa rĩa thũka. Nĩ ndĩmĩendete nĩ ũndũ wa mũrutĩre wayo wa wĩra tondũ indo ta ihiga rĩa laptop ĩno nĩ rĩigaga mwaki kwa ihinda inene. Wa kana rĩ nĩ ũndũ nĩ rĩ keyboard ĩna gatawa ũndũ nĩ ũteithagia nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkũruta wĩra ũtukũ tondũ, tomũhaka ũkorwo na thitima nĩ ũkũhota kwona ndemwa iria ciĩ keyboard inĩ na ũkahota kũruta wĩra waku wega. Wagatano na wamũthia nĩ atĩrĩrĩ eeh hp nĩ rĩ ũgitĩri mwega nĩ ũndũ mũndũ no ekĩre password kana ũgekĩra finger prints iria ũrĩhũthagĩra gwakia laptop yaku, ũguo rĩ mũndũ ũtarĩ na rũtha rwaku ndangĩhota kũmĩhũthĩra, icio nĩ cio utũmi ciakwa cia kwenda hp EliteBook.

Thimũ nĩ hũthĩkaga motungata-inĩ ma bengi ũkĩringithania na tene harĩa mũndũ angĩendire motungata maya nĩ , no mũhaka angĩekinyirie bengi-inĩ nĩguo ahote kũruta mbia kana kũiga no thikũ ici ũkĩhũthĩra thimũ no wũige mbia kana ũrute. Thimũ nĩ teithagia harĩ kwaranĩria na andũ arĩa me hakuhĩ na arĩa me kũraya ũndũ nĩ mwega ũkĩringithania ya hau tene kũrĩa andũ mahũthagĩra indo ta marũa nĩguo kwaranĩria, no rĩu wĩna thimũ no kũhũrĩra mũndũ ũcio na mũkaranĩria. Thimũ nĩkoragwo na motungata ma kamera marĩa tũhũthagĩra kũhũra mbica, ũndũ ũyũ nĩ mwega ũkĩringithania na hau mbere, mbica cia hũragwo nĩ andũ arĩa marĩ na kamera na ũkona harĩ mwaka andũ mahũrwo mbica o ĩmwe no tha ici mũndũ o hĩndĩ ĩrĩa a kwenda kũhũrwo mbica ona no wĩhũre o mũthenya o ithaa, ona hatiramakania bata wĩna thimũ. Thimũ nĩ ĩteithagia mathomoinĩ kũrĩa andũ no mahote kũrora kĩũria rũrenda-inĩ na magacokerio anja hatarĩ bata wa gũtinda ũkĩrora mabuku-inĩ marĩa madĩkĩtwo tene na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia harĩ kũiga mathaa harĩ mawĩra-inĩ ma thukuru. Thimũ nĩ hũthĩkaga motungata-inĩ ma GPS magũkwonia njĩra angĩkorwo ndũĩ kũrĩa ũrathiĩ.

Ũtwarithia wa drone wĩ mathĩna matiganĩte ta, wa rĩera, rĩrĩa kwĩna rĩera ta rĩa rũhuho kana kĩbii kana mbura, nĩ gĩkoragwo na ũritũ wa gũtwarithia drone . Ihĩngĩca ikoragwo rĩerainĩ ta mĩtĩ mĩraihu kana mĩako mĩraihu ona nyamũ iria ciũmbũka no thĩna ũkoragwo ho mũndũ agĩtwarithia drone tondũ rĩmwe no ũcigũthe na gũthũkia drone kĩmahĩtia. Kwĩ mawatho marĩa maigĩtwo nĩ thirikari ta ũrĩa ta no mũhaka wĩya ndĩkithie na ũheo marũa nĩguo ũkorwo na rũtha gwa tũrathiĩ drone, ũũ nĩ thĩna ũngĩ ũrĩa atwarithia a drone mageragĩra. Rĩmwe na rĩmwe ũgĩtwarithia na kũmbũkia drone mĩtambo nĩ yũraga ũndũ ũrĩa wĩtagwo signal loss na ũndũ ũyũ ũhanĩkaga wa twarithia handũ hanene na harĩa ũrĩ, macini ici cia drone ningĩ citigaga mwaki ihinda inene na kwoguo no ũmĩhũthĩte ta ndagĩka twendi, kana thate ĩtahorete na kwoguo no mũhaka ũtinde ũgĩkĩra mwaki nĩguo ũmĩhũthĩre kaingĩ na kaingĩ. drone ici ningĩ nĩ irĩ goro ningĩ ũkĩgũra no na ningĩ ũkĩgũra spare parts ciacio maya ũũ no thĩna ũngĩ andũ arĩa matwarithagia drone mageragĩra.

Kwĩna mawega marĩa mokĩte na icicio ici ta, mwana no athomere o handũ hothe arĩ, ũndũ ũyũ wathũthĩkire kaingĩ hĩndĩ ya kĩng'ũki ya COVID-19 harĩa ciana nĩ cia thomagĩra mũciĩ o kũrĩa marĩ bũrũri-inĩ, wa kerĩ nĩ atĩ mwana no athome na pace yake, kwĩna indo nyingĩ cia ciana gũthoma na kwoguo rĩ hatirĩ na ihenya atĩ ũndũ wauguo na afa kũnyita nĩ wa mũhetũka, kwoguo no atinde agĩcokĩra nginya rĩrĩa arĩnyita, wagatatũ mawega-inĩ macio rĩ nĩ atĩ hena resources nyingĩ ciongererekete iria ihũthĩkaga mathomoinĩ, ũkĩringithania na tene harĩa ciana cia hũthagĩra o mabuku marĩa mahenĩtwo nĩ thirikari, no thaa ici me online mwana no akore mabuku ma mĩthemba yothe, kwoguo aga kũnyita kuma ibuku-inĩ rĩrĩ no anyite ibuku-inĩ rĩrĩ rĩngĩ. No ningĩ hena maũru ta thogora mũnene wa indo ici, nĩ ũrakora rĩmwe kwĩna thukuru itangĩhota kũgũra icicio ici cia digital na kwoguo rĩ hakagĩa na ũtiganu harĩ ciana iria irĩ thukuru-inĩ iria ingĩ korwo na ũhoti wa kũgũra na iria itarĩ na ũhoti wa kũgũra, ningĩ ciana nĩ ituĩkaga diatracted na ihenya ũgakora mwana handũ ha athome arathiĩ kwĩrorera indo ingĩ ceceni-inĩ ici na kwoguo rĩ agacoka na thutha mathomoinĩ.